Inager nii agere chepyoseet ak boyoondenyiin Mii yutoon agere chepyoseet nyiin aaany wooh moet chepyosaan nitoon ii ko machei sikosiich lakwet nekiit sikosiich lakwet chepyosaan nitoon négit sikochuut Koo ndamuun agere ale moenyiin ko wooh mara komachei sikosiich chereret ne ngetet anan ko mara ko chereret ne cheptaa agere kora ale boyoondenyiin inonitoon nemiten ireyuu agere bichutoon ale bichuu ko biik che chamdos kabisa ndamuun ibure tuan en oldagengei.

Kereet nyuun agobo koroi ii koroi ko kiit ne kiyale sigindei koo koroitaan kora ko yaan miteen maat nebaisheen koroi ko beraghani koroitaan asikonyoo koristo nekatoi Koo mara ko kayeet maat en Koo anan ko mara yaan miten kiit ne kwerugei en Koo ko nginam koroitaan ko beraghanii en Koo asikwaa koit ne kwerugei anan kosikonyo koristoi né karararn ne nyaluu en borto borto ko nyaluu kosiich koristoi né karararn oo ne tilil kora ko koroitaan ngo bereghan konyonei korisaatoon nekaraan ooh ne tilil.

Tukuk che mile piik chokere en yu, akere lagok che sindonikei en ureriet, lagochuton kora akere ale aeng, akere ale lagochu komiten ngwaek sindonikei, miten ne kakondo komiten ne kakolet, akere kora piik chemiten barak en ngungunyek chemi yun, tebatos alak kokere lagochuton komi che teleldos en yuton, kiit ne mile piik kora en yuton, akere piik cheechen che kakolany any kibatit barak, miten kibatit barak, akere mi che pire picha, maran pire picha lagochuton rwoe, miten kora che teleldos en kibatit barak ibure buch, komi che kakotabot en kibatit barak maran keren lagochuton che sindonikei eng gwaek.

Tugukab mat chekiboisien kechopen amitwogik ko kwenik. Kichenge kwenik choton che kigoyomio. Kwenik che kigoyomio ko raisi yon kilole kora ndamun sipkoname mat ko sipkolale. Kiboisien kwenichoton ndamun kwenik kesipkenyoru. Kesipkesiche kwenichoton ndamun kwenichoto ko makiale. Kilule ketit kityo ak keep ak kemurmur komengegitun ak kebagach tatun koyomio kilal. Kopose boisietab mwanik en kasarta agetugul ndamun matorkiale mwanik che kiboisien eng kwongset.

Oratinweek che kibaisheen sikeyai tuyosiek ko kororonegituun agoib kibangengei ko nyaluu tuyeet korong keriib saiit kora ko nyaluu konai biik kole kaibet saisiek chetyaan konyaluu kogonaam tuyeet koyachei kora kigachii chitoo age tuguul kongalal en tuyaan notoon kogoon age tugul ngalek che tinyei gei ak elekertai koot ko kakingalaleen baisieet koyachei kongalal age tugul komwa kole agertoi ano boisiet ab koroitaan ako oratinweek achoon che kebaisheen asiin kotestai tuyaan nitoon komyei yachei kora komiteen kandoindet ne indojiin tuyaan notoon sikoyachei komii nesirei ngalek chekakimwaah en tuyeet notoon yachei kora komiteen biik en kibangengei en tuyaan notoon ago yachei kosae kosachiin tuguuk che kingalaleen en tuyaan notoon komanam tuyeet agosaa kora yekakobeeg tuyaan notoon kotesetai tuyeet ko mabutaksei oo oibure kora biik tugul en kibangengei.

Atindaniat ne achame agobo boisioni ii , boisioni achame ndamuun boisioni agere biik che yae kotilili koot kotililit ndamuun agere chepyoseet en ireuu ne tinyei kirait nemiii beek uwaan mwete ingoriet chepyosaan nitoon ko achame boisioni ndamuun boisioni kobaruu tililindaa ne tinye bichuu kobaruu kole kararan boisioni ndamuun yachei ketililit amuun ketililit ko terei mianwagik che terter ko tot konam biik en koi Mii tuguuk che Mureen.

Kiit ne tesetai en Yuu agere lakwet lakwanitoon agere ale ilale maat lakwanitoon ndamuun agere maat nekakichaap en Yuu agindee kwenik maat initoon agere ale kilaleen tuguuk chemiten saburuiet tuguuk chekanyii saburuiet mara ko amitwagiik chekiyame chelale lakwanitoon anan ko mara kondai beek chekikwanyeen agere kora ale lakwanitoon kiteen maat mara kaan komee maat kokute asipkoruria tuguuk chekayoe lakwanitoon en maat.

Kit ne Nyone metinyuun inageer koroi ii ko kiit ne nyonei metinyuun ko chitoo nechape amitwagiik chepyoset be chabeet amitwagiik agere kora ale chabeet amitwagiik ndamuun agere maat nemiten ireuu agere kora ale saburuiet nito ko kagindei maat mara kamiten amitwagiik che kachabei chepyoset nitoo ago maat nebaisheen chepyosaan nitoon ii ko makaa, makaa ko nyaluu kebaisheen ndamuun maqui kasit ab makaa yekakonamm maat makaa ko lale koeg keeny ago isipkorurstos tuguuk chekakiyoe yaan kagiyoen tuguuk makaa agere kora ale miten Bii chepyosaan nitoon miten Bii ndamuun yachei koguut koristoi makaa ichutoon asikolaal maat komyei nebo makaa asimaguut koristoi.

Tuguk chemile biik chogere en yu, agere lakwet ne kiten nemwete ngoroik marakokamuregitun ngoroik chupo lakwanito, marakomwet, anan komwete ngoroik alak chekian kolach koegeny komwet lakwaniton. Agere kora lakwaniton ale miten bii, agere tinye beek che chang lakwaniton mwete ngoroik. Lakwanito kora agere ale mur, mur lakwanito. Agere ale lelach kelyekyik. Marakomoe komwet ingoroik lakwanito asikomwetke. Agere kora ale lakwanito, komiten indisinik chemi tapan yuno. Maralakwaniton ko kayapu imbar koipu indisinichuton.

Kiit ne nyone metinyu inoker yu, ko kit ne nyone metinyu ko sipitali, maran ko sipitali ireu, ndamun akere kitandok chemiten ireu ko chombo sipitali cho ruen chepyosok che kakosich lagok, akere kora ale mur oliton, akere ale miten ingoroik chechang che kakileta en nguny yuton, maran ko chepyosochuton mara ko kokomandan maran kokoutyi koyum ingoroikwak, akere kora ale miten kerichek che chang chemiten meset, maran ko kerichekab lagok, akere kora ale en itandaisie chuton ko kakirat any netisiek, netisiek ko kakirat en itanda alak tugul, netisiechuton kora ko mara koteren imbu asi masus lagok che mengechen che mara konamda miondo lagochoton ak kamatisiekwak.

Kiit ne tesetai en yu, akere chepyosok somok, ak lakwet ne mining akenge, akere chepyoset ne kalach ingoroik che biriren ii, kotinye mokombet, maran katemisie chepyosaniton, maran kasemberi tukuk che kikimin en imbar anan ko mara kabalu tukuk che kikimin en imbar, kotuiyo ak chepyosochu alak chu aeng, che kakonyokoborchi tukuk che mile biik en simoit, maran kaborchi tukuk che tesetai en emet ko maran ko mile biik tukuchuton ndamun akere ale, kere en simoit. Kabakach any boisiet ne koyoe chepyosaniton ne katinye mokombet, ak nyo koker simoit niton ne kakiborchin any chepyosochuton.

Tukuk cho cheru chebo kamanut en ireu, ko korok ii akere piik che chang, akere tukuk che kyoldoi, tukuk chebo kamanut en yu akere amitwogik che kyaldoi en yu, akere ale chang amitwogik che kyoldoi, akere miten nyanyik, akere kora miten che aldoi rabuonik, akere miten che oldoi ngweek, mi piik kora che aldoi ndisinik, akere kora chepyosok che tinye kwambulisiek, maran kakolal asista en chepyosochuton korat ipkwambulisie chuton, chu teren asista kourenkei, akere kora piik che mi taban yun che yae mungaret, akere miten garisiek che mi taban yun, maran pichuton koyoe age tugul boisienyin, boisioniton koyoe pichuton ndamun chenge rabiisiek pichuton koyoe kwoldoi tukuchuton kochenge rabiisiek cheboisien kotoreten lagokwak ak kotoretenkei ak ichek.